Niĩ hũthagĩra ũrĩmi wa ũndũire na nĩ tondũ nĩnyendete irio iria ikũrĩtio na njĩra ya ũndũire, tondũ nĩ njagĩrĩru mũno harĩ ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Ũndũ wa kerĩ, gĩtũmi kĩa hũthĩre njĩra ĩno ya ũndũire ya ũrĩmi nĩgetha hote kũgitĩra tĩri wakwa kũmana na gũthũkio nĩ thumu ũria umaga nduka-inĩ.

Nduaga matua ma kĩrĩa ngũkũria thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa kana mahiũ marĩa ngũiga thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa kũringana na wa mbere, ũigana wa mũgũnda ũrĩa niĩ ndĩnaguo. Wa kerĩ ũrĩa undeithagĩrĩria ni gũtaũkwo nĩ rĩera rĩa kũndũ gũkũ kũndigicĩirie, ũndũ ũcio nĩ ũndeithagia mũno kũmenya kĩrĩa ngũkũria na kĩrĩa ngũiga thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa.

Niĩ ndithiaga thibitarĩ maita maingĩ. Thiaga rĩrĩa mwĩrĩ wakwa wehĩrwo mũno. No rĩngĩ rirĩa mwĩrĩ wakwa ũngĩkorwo ũteehĩirwo, nĩ ngeragia njĩra itiganĩte nĩgetha kũona kana mwĩrĩ wakwa no ũhorere, itonete ndagĩtarĩ. Njĩra cia kũnyua maaĩ, na kũrĩa matunda. Na rĩngĩ ngeekora mwĩri wakwa nĩ watuĩka wa kũhorera, ngatuĩka wa kũhona.

Nīe īgearaníria na mūcīarī ūcīo na njīra ya gītīo na ndū wa mbere nī kūamba kūgeīthīa mūcīarī ūcio nī īgīe njoke ndīmūrūe thogora wa nyanya cīake kurīgana na ūrīa aredīa. kūma haū nī īge ndūe matuwa makumūgūrira kana rīngī ma kūaga kūmūgūrīra kūrīgana na beī yake

Nĩguo tũrĩage irio njega na cia ũgima wa mwega wa mwĩrĩ twĩta bamĩrĩ, nĩ tũtuĩte matua ma gwĩkũrĩria irio ciitũ kuuma mũgũnda-inĩ witũ na tũkahũthĩra njĩra ya kĩũndũire gũkũria irio ici. Njĩra ya kĩũndũire nĩ gũtũmĩra thumu wa mahiũ, ona nyingĩ tũkahũthĩra ndawa twĩthondekeire na mahuti marũrũ ĩrĩa ĩninaga tũtambi. Koguo ũndũ ũcio nĩ ũtũteithĩtie twĩ ta bamĩrĩ kũrĩaga irio njega na ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Andũ a gĩcigo gĩakwa nĩ makenagĩra mũno irio ta mũcere, mũkimo, na nyama itiganĩte hĩndĩ ya mambura ta maũhiki na mĩcemanio ya bamĩrĩ.

Rĩrĩa ndĩrenda kũrĩkia mawĩra makwa narua, ndĩmabangaga kũringana na ũritũ wamo, ngamba ngambĩrĩra marĩa maritũ, marĩa makũhũthĩra hinya mũingĩ, ngathiĩ ngĩmabangaga nginya marĩa mahũthũ. Koguo nyambagĩrĩria na marĩa maritũ, ngacoka ngathiĩ na ngarĩkĩrĩria na marĩa mahũthũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona mũndũ wa nja ũratega ciũngũyũ kuuma iria-inĩ na aroka akonoria ciungũyũ ciake thĩiniĩ wa gĩkabu. Nandĩrona nĩ aihũrĩtie gĩkabũ kĩa mbere na arathiĩ na mbere na kuongerera no nĩcihũrire nĩgũitĩka ciraitĩka.

Kĩrĩa kĩrangenia haha, nĩ mbeca ici, mũthemba wa noti, ndĩrona thĩinĩ wa ikũnia. Ndarora wega, ndĩrona mbeca ici ciothe, nĩ noti cia ngiri, gũtirĩ noti ya mbeca nini ndĩrona haha.

Nĩ ũndũ wa maũtungata mega na ma igũrũ mũno kũrĩ arwaru thĩiniĩ wa thibitarĩ cia andũ kĩũmbe gũkĩringithanio na thibitarĩ cia thirikari, ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte andũ amwe mathure kũrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe handũ ha thibitarĩ-inĩ cia thirikari.

Ndona ũũ, ndĩreciria ũrĩa ũhũthĩri wa macini ũhũthĩtie ũrĩmi matukũ-inĩ tũrĩ, ũkĩringithania na ũrĩmi wa matukũ mahĩtũku, rĩrĩa andũ mahũthagĩra mahũthagĩra indo ta macembe na matheci kũharĩria mĩgũnda yao.

Ũrĩmi nĩ wambatĩrĩte na njĩra nene matukũ tũrĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gĩa gwitũ, na gĩtũmi kĩa ũrĩmi kwambatĩra na njĩra nene ũgũo nĩũndũ wa njĩra njerũ cia ũrĩmi irĩa ciũkĩte na irĩa ituĩkĩte cia kũhũthia ũrĩmi kogwo andũ makagĩa na ũhoro wa kũenda ũrĩmi nĩũndũ wa njĩra ici njerũ.

Nĩguo kũmenyerera iria, ũndũ wa mbere ũkoragũo arĩ gũcamũkia. Wacamũkia, ũkarĩiga thĩ rĩkahora. Rĩatuĩka rĩa kũhora, ũgetha ngereni kana ũgathambia ngereni yaku, ũgatigĩrĩra nĩ yathera biũ, ũgatuĩka wa gũĩkĩra iria rĩaku, iria rĩu ũgacoka ũkaiga, kana rĩngĩ ũkarĩtwara thĩinĩ wa ndĩri.